Ni ko lipanetab services che konu county nebo Nairobi , kelipani chepkondok keboisie simoit, momi anyun kelipan chepkondok rabiinik, ing notok anyun ko nyumnyumitu boisionik, ngamun imuchi ilipan tukuk eng simoingung ak keyoun boisiet kobun county nebo Nairobi